Ore entoki nalotu indamunot teadol ena pisha naa nchere, eeor enteke ene ashu airport tenkutuk olashumba. Neaku kore enewueji naa ingarin naaya iltung'ana pee ejing' enteke peepuo inkwapi e boo arashu epuo ake inkwapi naaji naa niamua oltung'ani ajo aloito ewueji naje kake enteke ake aitumia. neaku kore enewueji naa eor enteke ashu olale le nteke naa kore naajinte nguton naa JKIA

Kore entoki nagira aasa naa nchere ketii oltung'ani owoshito esimu, toonapa aah simui musan eopa naaji telephone booths. Kadamu ake ajo kepiki opa nchilingini, ore piintadoiki nchilingini nintamanaa ina handle nitum atoosho lelo daikani linonok kulingana onena ropiyiani nitipika. Neeku ewoshoto esimu nagira aendelea aitumia enopa mfumo musana eopa naji telephone booth.

ore ena bae arashu ena siai naa nursery, arashu oloti shampa le boo, loo sukuma, neeku entoki najo lashumpa, aa kitchen garden, neeku ore ake naaaji eleleki ele ena siai naa ing'as ake aiitobir olchampa kidogo, inakiti nafasi ,ning'as aitau ibenek torok, aashu weed, nintoki ake aitobir ilo sinyai nisuaaki enterit enkare kwanza pee itum naaji aispreeda nena seedlings apik ine wueji metubulu.

ore enaas pee aiwang'ie oloiterio tesiokinoto ashu teleleki, te nkaji ai naa kaitumia ake mopa, kayau ake oltoo le mopa, oilo mopa kewon, naikausha ake, najut enkaji polepole, agira aing'oru ewueji pookin netii loiterio, nagira aitayu asotu polepole, naitoki ake naaji ashukoki atua oltoo le mopa, naotoki aitoi enkaji tiaraka.

ore ena siai naa empejore oolchumai ashu tenkutuk oo lashumpa welding ore ake naaji ena siai te murua ang naa bora ake metaa itiii ewueji netii ositima niyata nena mashinini ositima naapejieki ichumai ashu naadung'ieki, naa itum ake naaji aikonekta ositima tenena mashini iyata naa esiai nias, igira aiunganisha lelo shumai nidung' irkulie. igira aitobir naaji ata tenaa imilankoni, ildirishani ashu gate.

ore ena bae naa kitodolu esiai e insurance aa ore insurance naa enkampuni naitau ate pee eitasheki iltung'anak too baa pookin. ore inaigero tene wueji naa keitasheiki ena ampuni oltungani tenenya naji enkaji enye enkima, arashu imali enyenak neitasheiki te siai e keeya, oe te siai e sipitali aa medical cover. neeku ore ena naa esiai e insurance naipita enkampuni e britam.

ore enaa enaibala naa enkadi ebenki, aashu kejo ilashumpa visa card naa enkai nashumieki iropiyiani .arashu ninapie oltung'ani iropiyiani inonok ake naaji naijo inolmushaara, aashu elaare yeyote idim ake naaji ataa ore inamba naigerokino ena kadi ninchooyo. naa inamba inonok ake naaji eipirta, arashu iyie eipirta, neeku teninchooyo naaji naa ore iropiyiani eina kadi naa nena amba epik. neeku ore ena kadi naa iropiyiani eshumieki ashu enapikei. ashu kidim naaduoa ake aatejo telalai keimu oshi esiai oo ropiyiani oshi payments.

ore ena naa biilia sinyati, ore bibilia sinyati te nkutuk oolashumpa naa holy bible. naa kipirtaa isirat le bibilia arashu enkiteng'enare e bibilia, neitoki ake aaku naaji kibala ajo ketii, inchilingini naitelekino shumata. neeku ebaiki naa ore te ng'iton naa iropiyiani asu sadaka naitayu iltung'anak le kanisa naje. elikini naa ororei nepuo aitayu imatuai enye e tomon. nepuo ake sii naaji aitayu sadaka, ashu inkishoorot e kanisa.

aa kitodolu ina dollar ashu iropiyiani e marekani aashu amerika, naa kitodolu ajo enchilinki ina nabo enkop enye. naa ore naa enaibala ajo amu kenya naa iyiook kitii. ashu enkop e kenya. naa ore tenakata aa enchilinki nabo eamerika naa enchilinki iip nabo onchilinkini tomon iuni e kenya.

ore ena naa engardasi oorkeek arashu naaji tenkuk oolashu description nikigeroki oldakitari oltamoyiai irkeek oolo ainyiang'u ,kul ingana wemoyian napimaki neeku ninye eeta negerokini irkeek oonare pee epuo aishunye ninye, neeku inardasi oorkeek ena neeku ekingerokini tesipitali ore naa piya eweji e pharmacy ashu eweji neyayieki ikeek nilo aitasaa ina ardasi nikipoi aisho irkeek.

Ore ena na dashboard e M-PESA, ore M-PESA naa enkampuni sapuk, naipirta esiai enkirriwaroto, wenjumata ashu elaare ah obiili, eimu esimu, te kenya o te East Africa, ashu tokwapi kumok ake e Africa natabaikitia, na dashboard enye ena, naitodolu ajo idim airriwai iropiyiani, idim aitau iropiyiani te argent ,iidim ake ainyang'u mpaka credit ,iidim atalakishore M-PESA, aitu mia pay bill ashu itumia Till number ,neeku dashboard e safaricom ena.

Keng'as aaku kore ena naa enkishooroto osarge, arashu blood donation, eimu naa yienu naa oltung'ani makewon. Naake enetipat enabae te nkop ang' amu, keisaidia aisho iltung'ana lemeeta osarge ilo sarge. Ashu kore naai kegol esiai entumoto osarge neaku tenelo ake neidiagnosi ashu neipimi oltung'ani neaku osarge kiti. Kore ake naaji kulo ogira ai donate ashu oishorutua osarge lenye, naake etumi naa atipikaki kuldo tanaa kejinga ina blood group enye.

Ore na naa enkias esirkali eimu platform enye ashu website enye eh e-citizen ,naishoru njere ajo iidim oltung'ani atipika ake email ino, nipik password ino, ah nitumoki anoto inkiasi pooki esirkali, itu baya inkopisini enye. Iidim ake nai teniyieu ning'oru enkipande, intumia ake ina website ,nilo ai apply ,itu baya opis keon. Abaiki ofis ah personally ashu physically. Neeku idim ake ataasa te Internet. Isiaitin pooki esirkali, enkipande, ah driving licence ,niyieu naaji ah birth certificate ,imbaa naijo nena.

Ore ake si ena na enkipirta ah esirkali eret iltung'anak lenyanak, eimu inkopisini e huduma centre. Nibala ajo huduma centre ena ah enkop e Kisumu. Neeku ore huduma centre ,naa enetipat oleng' amu teneeku naji ake yieu nai ninoto oltung'ani atatalu imbaa pookin ashu nkiasin niyieu nitalu te sirkali, ata tenaa Internet ,lasima ake petii ewueji e huduma centre ,pe tenaa ka ilo alo adung'u enkipande ino teinewueji nilo aaya. Teniyieu nilo aya enkadi ino teinewueji ah e SHA ashu NHIF ashu NSSF,na te huduma centre itum ashomo ayawa.

Ore ena na e bank onkituak. Arashu enchumata oropiyiani eimu ebenki, kiti kake enaterrerrene peeku esiai, enchumare onkituak, ashu neyayie inkituak ilooni. Eh neeku oramatiei le benki, kake a tiabori esiai e micro finance ,kake e bank naipirta inkituak oleng',ena naji Kenya Women micro finance bank.

Ore ena naa intumoritin kutitik arashu egira ake naaji , arashu egira ake naaji olarikoni arashu oltung'ani aitayu hotuba aikok ilkulie neisho nduarot neisho enariano enye naaji naasieki intokitin neaku kore tenegira naaji kulo tung'anak arenaa naa keng'as aig'wena neyioluu ajo kainyoo mpangilio enye. Neaku ene tipat enkig'wena ana entumo amu kerikoo iltunganak too mbaa nayiouni neasi aitobiraki.

kang'as alimu ajo kainyoo sababu pee anyor ena bae naanchere kaasaidia naa esiai oo garin peyie ilo teweji mpaka enkai weji nitumia esaaa dorop, ashuu ake naaji intumia inkufu kutik amu kelelek esiai elototo egari, ore ake sii pee manyor naa kiba teneding'akinoi egari amu keeku ake naaji mira oltungani sawa ashu tekuk ooshumba uncomfortable, neeku manyor ake naaji teneputa oleng ashu teneeku kiding'a egari tenaa esafari eita.